Mũgũri angĩkorwo ndanakenio nĩ ũtungata wakwa, ũndũ wa mbere njĩkaga, nĩ kwamba gũthingata na menye kĩrĩa gĩtanakenia mũgũri wakwa. Wa kerĩ ndamenya, ngamba ngahoya ũrekeri kũrĩ we. Ngacoka ngagĩa na ũhoro wa gũcenjia angĩkorwo nĩ ũndũ ingĩcenjia kũrĩ mũgũri, ningĩ okorwo nĩ ũtungata ingĩmũcenjeria, ngagĩa na ũhoro wa kũmũcenjeria. Angĩkorwo nĩ ũtungata rĩngĩ ũtangĩhota gũcenjio hĩndĩ ĩyo, nĩ ngĩaga na ũhoro wa kũmũĩrĩra atĩ rita rĩu rĩngĩ, ũtungata ũcio nĩ ũgatuĩka wa kwagĩrĩra.